Oro pesa, oro pesa ne jo ot, osiepe, kata jogo ma itimogo ohala, chudo mag bill, chudo mag stima, pi, chudo mag skul, chudo mag TV, kod mamoko. Medo pesa e yamo kod data, ng'iewo pesa ne in owuon kata ne jomoko. Chudo mag jouso kaka Lipa gi Mpesa kod mamoko. Chudo mag mwandu kata tich majtimo achiel kachiel ne ohala. Chulo loan kata keto pesa oro pesa ne jogo machiwo loan kata kano pesa e wallet mag bank ma ng'ato oting'o e simu. Tich mag sirkal chulogo osuru, NHIF, kata chudo mamoko mag tije mag sirkal. Ohala bedo mayot, inyalo oro pesa e kinde moro amora kamoro amora. Spidi, gik ma itimo nyalo timore mapiyo rieko moloyo ting'o pesa, oritgi gi PIN. Bedo gi nyalo mar yudo kata kuonde maboyo.

Ber mag chiemo. Mala nigi protein, calcium gik makonyo e ngima dhano kod gik makonyo e ngima mamiyo obedo gik madwarore ahinya echiemo. Ahinya ahinya kama chiemo nyalo bedo ni ongee. Gik ma opogore opogore. Ngima mar ng'ato. Gik ma ni eie konyo e bero ngima mar ich kod ng'ado chiemo. Ma en gimaduong' e kuonde maji nyalo bedo gipek mag ng'ado chiemo. Kinde mabor. Ka opim gi chak ma ng'iewo ng'ar, mala nyalo dok kuom kinde malach kaonge frij, mamiyo bedo maber egwenge kata kuonde maonge mwandu mang'eny. Nengo mar kido mar kido. Mala nigi nengo mar kit oganda kod kit oganda. Kinde mang'eny, en achiel kuom chiemo kod timbe mag oganda ahinya ahinya, ekinde jokwath kod jokwath mag puodho. Tiyo gi gik motudore go. En gino mamedo nengo. Japur nyalo loko chak mang'iew ng'ar ma okalo kiewo.

Ahero ng'iyo ng'ato ka ng'ato ka obedo e baranda mar ot mar olos gi lowo, bang' tieko tich nikech mano parona kaka awuokie. Ma ng'ato nyalo ng'iyogo gik moko mayot. Ng'iyo gik moko, kod timbe machon kane odonjo. Mano ne en kinde maler mane tich matek mane atiyo e odiechieng' no yudo mor mar ot. Ot mar lowo mang'ich kendo nigi lowo. Oting'o sigana e oinga mage, kendo baranda ma oting'ore malo matin kendo manenore ni ot. En kama ng'iyo ling' ling' kod sigana riwre pur mathoth bedo mamor ng'ato kendo mapek. Ok en mana chiemo kende, en ranyisi mar rito kendo bedoe ipogi ekinde ma joot nitie. Okonyo kendo e ng'iyo gik machon. Bang' thuo mar odiechieng', kata e puodho, echiro kata e tije mag pacho. Bedo piny kod okombe mar puodho e baranda owinjore kaka gima idok ekwe.

Nyithindo ma tugo gi taya machon kata ma ng'ato ng'ado pi machiegni gi dha nam. Mos mowuok kuom mach matin ma itiyogo e tedo kata stof ma itiyogo e kinde matin e ute madongo mani machiegni. Lewni ne iketo e laini e kinde yien kata e yiende, kata otwe e chieng'. Ng'o gwongi mag ur kata mang'ur machiegni gi kuonde ma ji oting'e yugi. Jo uso maluongo uso alode, ng'ano mobul kata chapat e bath yo. Plastic ma ng'ato oting'o ma ng'ato nyalo ng'ado e aora. Mon ma wuoyo, nyiero, kata ng'ur ka giloso lewni. Pi ma ng'ato ng'iewo ka besen opong'o kendo olose, wuoyo moro ma ng'ato be oting'o obuche mar joode. Redio ma goyo wende mabor, kata gaset malando weche e alwora, dinde ma chamo cham machiegni ka gichamo gik ma.